Gĩkĩ nĩ gĩkundi kĩa arĩmi, arĩa manyitanĩte magathondeka bengi yao ya ũigithia. Rĩu nĩ mateithanagia na ũhoro wa ũrĩmi wa ng'ombe cia iria, nake mũmemba wakĩo ũrĩa ũngĩbatara gĩcunji ona kĩrĩkũ kĩa mbeca rĩ, nĩ okaga gũkũ bengi-inĩ ino yao, agakĩheyo mbeca mũigana wa ũrĩa arenda, akahota gũthiĩ na mbere na kũrĩma ng'ombe cia iria, na nĩ getha ahote kwĩrũgamĩrĩra. Rĩu ningĩ, mbeca icio nĩ acokaga gũcokia o tũnini, o tũnini, gũkũ bengi-inĩ ĩno, na nĩgetha bengĩ ĩno nayo ĩgĩthiĩ na mbere na gũtherema, makoragwo manyitanĩire o ũũ wega, nao makahota kwĩrũgamĩrĩra ona gũtherema, makagĩa na ũkũria thĩinĩ wa mĩciĩ yao, ona matũra mao, rĩu ningĩ ona ũkũria ũkagĩa nginya bũrũri-inĩ.

Nyũmba cia mohoro, nĩ ikoragwo cirĩ cia bata, tondũ nĩ irũmanagĩrĩra na maũndũ marĩa marathiĩ na mbere, na nĩgetha cimenye ũrĩa matũra-inĩ gũikarĩte, ona bũrũri-inĩ, kaingĩ na kaingĩ nĩ iheyanaga namba ciao cia thimũ, kũrĩ andũ nĩ getha makahũra thimũ, magakĩheyana maũndũ marĩa marathiĩ na mbere, matũra-inĩ matiganĩte, ona nĩ maheyanaga namba ĩngĩ mũndũ angĩandĩka ndũmĩrĩri nguhĩ, ya kũmamenyithia kĩndũ kĩrĩa kĩrahanĩka matũra-inĩ macio, na ũhoro ũcio ũgatũma nao matuĩke a kũrũmanĩrĩra na mawoni marĩa maigwĩte kuuma kũrĩ andũ, na nĩgetha rĩrĩa megũgĩtangathana kũmenyithia maũndũ marĩa maragĩthiĩ na mbere rĩ, magagĩkorwo nĩ marutĩte wĩra wao wa ũthuthuria, na nĩ getha, mamenye kĩrĩa megũtuĩka akuga, nĩguo bũrũri ũkĩmenye marĩa marathiĩ na mbere.

Gĩthomo nĩ gĩa bata mũno harĩ mwana o wothe, na gũtirĩ mwana wagĩrĩirwo nĩ gũikara mũciĩ atagũthiĩ gũthoma. Rĩu mĩcemanio ya aciari na arutani rĩ, nĩ ĩteithagĩrĩria mwana gũkũra wega gĩthomo-inĩ. Na ũndũ wa kũhe mũciari kamweke, ga gũkĩmenya mwana wake ũrĩa arathiĩ na mbere kĩmathomo, na nĩguo akĩmenye harĩa agũkĩmũteithĩrĩria. Rĩu arutani tondũ nĩo matindaga na ciana icio rĩ, nĩ maheaga aciari kamweke ga gũthiĩ cukuru, magakĩgomana kuo, makerwo maũndũ marĩa mangĩka nĩguo mateithĩrĩrie ciana kana mwana wao amenye kana anyite gĩthomo na njĩra njega. Tondũ gĩthomo gĩkĩ, nĩkĩo gĩgacoka gũteithia mwana ũcio, ona ũtũũro-inĩ wake wa hau thutha-inĩ. Kũguo rĩrĩa gwetanwo mĩcemanio, aciari magetagĩrĩra mĩcemanio ĩyo, magagĩthiĩ, na nĩgetha magatarĩrio nĩ arutani maũndũ marĩa marabatarania. Nĩgetha mwana ũcio amenye na anyite gĩthomo na njĩra njega nĩguo agatuĩka wa gũgĩteithĩka ona hau thutha-inĩ.

Hĩndĩ ĩrĩa mũndũ andĩkĩrwo athiĩ akagũre ndawa, nduka-inĩ cia ndawa kuuma thibitarĩ-inĩ rĩ, rĩu nĩ agĩthiaga nduka ya mbere, agakĩũria thogora, agakĩigwa ũrĩa marendia, agathiĩ nduka ĩngĩ na kuo akoria o ndawa o ĩyo, rĩu agakĩona atĩrĩrĩ nĩ kũu ndawa ĩnararaithi, tondũ gatagatĩ-inĩ kau, harĩ kũria ekũigwa ndawa nĩ yendio na thogora mwega, na nĩ ndawa njega kũringana na mũthemba ũrĩa we ekwendaga, rĩu akiumaga hau, agagĩcoka harĩa akwĩrĩtwo thogora wa thĩ, na akagũra ndawa yake kũu, tondũ nĩ akoragwo akĩmenya, atĩ nduka ĩyo nĩ yendagia ndawa njega, na nĩ yendagia na thogora mwega, rĩu agagĩteithĩka tondũ ndakoragwo ahũthĩrĩte mbeca nyingĩ, toria ndawa ĩmwe cikoragwo cikĩendio nduka-inĩ ĩmwe cia ndawa.

Rĩu niĩ nĩ nyendete mũno kwĩrorera mohoro, mahinda kwa mahinda, ithaa rĩa thaa mũgwanja, no nginya ndĩyonere mohoro, nĩ getha menye gwatinda atĩa, na maũndũ marahanĩka atĩa, matũra-inĩ, bũrũri-inĩ, ona nja wa bũrũri, gũgĩkinya ningĩ thaa ĩmwe ya hwainĩ, ndĩhau ngĩenda gũkĩmenya kũrathiĩ atĩa, ndingĩenda kũhetũkwo ona nĩ mohoro, ona nginya mathaa ithatũ, nĩ geha ngakĩmenya wega bũrũri wĩikaire atĩa, no ũrathiĩ na mbere atia, rĩrĩa na rĩo ndĩwĩrainĩrĩ, rũcinĩ rwa tene, kĩndũ kĩa mbere nĩ nyendaga kuona magathĩti, ngakĩmenya mohoro marĩa marĩkwo, na ngamenya marĩa marahanĩkire kana mahanĩkĩte marĩa itanakĩona, rĩu ũndũ ũcio nĩ ũngenagia, tondũ ona rĩrĩa andũ mekũheana ndeto ũrĩa kũrahanĩkireĩ, o nani ndĩũmwe, no ndĩramenya o naniĩ, ĩ ngakĩmeraga onaniĩ nĩ ndĩronire, kana nĩ thomire ngathĩti-inĩ ũrĩa kũrahanĩkire, ũndũ ũcio ũkoragwo wĩ mwega mũno, nĩ wega gũikara mũndũ akĩroragĩra mohoro, ona gũthoma magathĩti, agakĩmenya maũndũ maingĩ marĩa marĩ kuo, kũndũ gũtiganĩte.

Nĩ nyendete gũthikĩrĩria ceceni yoĩkaine ta kameme kayũ ka mwĩingĩ, tondũ nĩ ĩngenagia mũno makĩria, kuuma rũcinĩ, ma rehaga tabarĩra ya arahũka, harĩa tũrokaga kwĩrwo maũndũ marĩa mahanĩkĩte, tũgacoka tũgathomerwo magathĩti, ĩ tũgakĩrwo marĩa marĩ kuo, nĩ nĩ ĩngenagia mũno, mataragĩria weega kuuma o kĩambĩrĩria nginya mũthia, ngakĩigwa ngenete mũno, ona ngona ka ngũthomete ngathĩti oniĩ mwene, nĩ ũndũ tu wa gũthikĩrĩria ũrĩa maratarĩria, magacoka magakĩrehe tabarĩra hũrani mũno, na nĩ cingenagia mũno, rĩu kuuma thaa inyarĩ, tũgagĩcanjamũka na ũhoro ũcio ũkangenia, tondũ ona ũngĩkorwo wĩ thĩkĩirerĩ, wakinya mathaa ma thaa inya, nginya inyanya, mũndũ nĩ acanjamũkaga, tondũ marehaga maũndũ mega magũthekania, maũndũ matiganĩte, rĩu ningĩ magathiĩ ũguo thaa inyanya, nginya thaa ikũmi na ĩmwe, magakĩrehe ndeto ingĩ cia gũkenia mũndũ, rĩu niĩ nĩ yendete mũno mũno ceceni ĩyo, nĩrĩ tabarĩra njega, na cia gũkenia mũndũ, ona cia gũcanjamũra na nĩkĩo nyendete kũmĩthikĩrĩria mũno.

Kũrĩ ceceni ĩmwe ya mwanya mũno yũĩkaine ta Inooro TV ceceni hakuhĩ nawe. ĩyo nĩyo yendetwo mũno gũkũ Kenya, nĩ ũndũ, nĩ mahotaga gũthoma mohoro mao na njĩra njega mũno. Magagĩthuthuria ndeto, magagĩtũrehera cirĩ njega. Tũkamenya marĩa marathiĩ na mbere, mahanĩkĩte matũũra-inĩ, gũkũ bũrũri-inĩ, ona nginyagia nja wa bũrũri. Ceceni ĩyo nĩ ĩcokaga ĩkarehe tabarĩra ngũrani ngũrani, irĩa icanjamũraga andũ. Na nĩkĩo yendetwo ũguo. Rĩu mũndũ ndaiguaga kũhingũrĩra kũndũ kũngĩ. Ũngĩenda kũigua mohoro na njĩra njega, ĩĩ ũkĩnyite wega marĩa mahanĩkĩte, ta hingũrĩra Inooro TV, na ndũngĩtigithia, ona ndũngĩeherera hau. Ũgũikara hau mathome mohoro mao, na ningĩ makũrehere tabarĩa cia bata mũno. Nawe ũgakenerera ũndũ ũcio.